Ici nĩ mbũri, na nĩ cionekaga muno gicigoinĩ gĩakwa. Makĩria icaginĩ kũrĩa ũkoraga andũ aingĩ mararĩithia mbũri, bamĩrĩ nyingĩ nĩ cikoragwa na mbũri ta ici, iria citwaragwa rĩngĩ nĩ mwanake cigathi kũraithio barabarainĩ kana cikohwo handũ cikarĩagwa mũndũ agathi gũciohora hwaĩinĩ. Mĩciĩ mĩingĩ ĩhũthagĩra mbũri ici na manyoa rĩngĩ noũcienje rĩngĩ manyoa macio nĩmahũthĩkaga gũkendia kana magathondeka ndarama na rũa rũacio, ona ningĩ, nĩ cirĩagwa mbũri ici, nĩ ithĩnjagwo na ikarĩo, ona ningĩ nĩ kũrĩ andũ arĩa makamaga mbũri ici, na iria rĩa mbũri ici nĩ rĩtuĩkaga nĩ rĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ rĩteithagia mwĩrĩ mũno, ona kũrĩ angĩ mokaga atĩ ona nĩ rĩhonagia mĩrimũ ĩmwe. Koguo andũ aingĩ nĩ mendete kũrĩthia mbũri ici irĩa ciĩtagwo ngondũ. No ningĩ, andũ angĩ nĩ makoragwa maciĩtigĩrĩte kuuga atĩ nĩ ciheaga mũciĩ ũcio gĩko, kana rĩngĩ cigakorwa cina mũrukĩ ũtarĩ mwega. No ũngĩcimenyera kũcirĩithia nĩcirĩ ũguni mwega na nĩ cigũkũhe mbeca, no wendie, no ũrĩe, no ũkame wendie iria, kana ona no ũrute rũa na wendie. Koguo ici ni indo cingĩgũteithia mũno ũngĩiga mũciĩ- inĩ waku.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa ciana ciĩna ũgĩ kana ciĩna ũmenyo mũingĩ mũno. Ngĩrorera mbica ĩno, ndĩrona ciana nini kana ciana ciĩna mĩaka mĩnini, iria cirathoma makĩhũthĩra macini cia kĩrĩu, iria ciĩtagwo laptop. Ciana ici nĩ cironekana ciĩna ũmenyo mũingĩ, kana ciĩna bata wa kũmenya tondũ nĩ maroneka makĩrorera na magĩthoma makindĩirie. Ningĩ ngĩona mbica ĩno, nĩ ndĩraigua ngenete, kuona atĩ thikũ ici gĩthomo nĩ gĩcenjetie mũno, to ta harĩa twakoragwo tene, ciana ciathiaga cukuru na mabuku maingĩ, ũgakora atĩ metha ta ĩno, yakoragwo ĩihũrĩte mabuku maingĩ mũno, no kwa ihinda rĩrĩ, ũkoraga ciana cirathoma na macini, na macini ĩno, nĩyo ĩkuĩte maũndũ marĩa mothe angĩkorwo akĩndĩka nginya ibuku-inĩ. Ningĩ ona ciana ta ici nĩ ikenaga cigĩthomithio na kĩndũ kĩngĩ mwanya, tiga ũhoro wa mabuku, kana kwandĩkĩrwo na coka. Koguo rĩrĩa ngwĩrorera mbica ĩno nĩ ndĩrakena kuona atĩ ciana cia thikũ ici ciĩ moko-inĩ mega, ona arimũ nĩ marahota gũthomithia ciana ici cikenete, hatarĩ mwana ũgũkoma kĩrathi kana mwana ũtakũaga gũthikĩrĩria wega.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo kuoya mbica kana kũmemerekia kĩndũ kana ũndũ owothe ũngĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere kana kuoya mbica kĩndũ kĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda. Ingĩkorwo ngĩruta mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ, ngĩmũĩra atĩ, rĩrĩa ũkwenda kuoya mbica njega, kana gũkorwo na ũmemerekia mwega na mũtheru, nĩ wendagwo ũkarora wega kĩrĩa ũrenda kuoya, ũgathimĩrĩria kamera yaku wega, na ũkarora kana mũndũ ũrĩa ũrenda kuoya mbica kana kũmũmemerekia ũkona kana nĩ ũramuona wega, ũkarũgama wega na ũgacoka ũkarora kana nĩ aroneka wega, rĩrĩa ekwaria, kana nĩ araigũĩka, kana ona rĩrĩa egũthonga ũkona atĩ nĩ ũrathongania nake, rĩrĩa egũthiĩ mwena na mwena, ũkarora atĩ nĩ wamuoya e mwena ũcio ũngĩ, na ona e mwena ũcio ũngĩ, na watigĩrĩra atĩ thauti yake nĩ wamĩigua wega. Ningĩ, nĩ wendagwo ũkarora macini yaku wega, ndĩgakorwo ĩgĩthira mwaki kana ona ndĩgakorwo ĩgithira nabathi ya kũiga hihi kĩrĩa wamemerekia kana mbica ĩrĩa woya.

Rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, kana kĩndũ ta gĩkĩ, ndĩciragia ũhoro wa kũigithia kana ngombo irĩa cikoniĩ arimũ. ĩno nĩ ta bengi ĩrĩa ũkoraga no ĩkũhe ngombo kana ĩkũhe mbeca cigana ũna ũhote kũhingia mabataro maku. Nĩ ũkoraga kaingĩ, arimũ matirarĩhwo mbeca nyingĩ kana ona mangĩkorwo makĩrĩhwo mbeca icio nyingĩ citiganaga mabataro marĩa mũndũ angĩkorwo namo. Rĩu nĩ ũkoraga mwarimũ no akorwo ahinyĩrĩrĩkĩte, no angĩũka handũ ta haha nĩ ekũhota kũigithia na aigithia mbeca icio ũgakora nĩ iraciarana. Na atĩ rĩrĩa akendga gũthiĩ gũciruta, nĩ akaruta ci mbeca nyingĩ na cihote kũmũteithia handũ harĩa agakorwo agĩbatara. No ningĩ no oe ona wĩ ta ngombo na mũkombo ũcio no ũhote kũmũteithia, athiĩ gwĩka ũrĩa arenda gwĩka, agacoka acokie rĩrĩa akona mbeca. No ona akĩoyaga na acoke acokie, nĩ atigaga kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo ta guarantee kana guarantor ya gũteithia kũrũgamĩrĩra mũkombo ũcio. No gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩega tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna kana ũrabatara ũteithio wa mbeca, andũ aya nĩ makoragwo magĩgũteithia na ũgakorwo ũkĩeheria thĩna ũrĩa wĩnagwo kwa ihinda rĩu.

Ũndũ ũyũ, ndĩrona nĩ wa gũthoma, makĩhũthĩra macini cia kĩrĩu iria ciĩtagwo tablet. Indo iria ũngĩkorwo ũgĩbatara haha nĩ kĩndũ ta canja, ya gwĩkĩra mwaki ũgatigĩrĩra atĩ macini yaku ĩna mwaki wa kũigana o atĩ ũkĩruta mawĩra maku, kana ũgĩthoma kĩrĩa ũrathoma, macini-inĩ yaku ndĩkũhora. Ningĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩna bathi ya kũigana macini-inĩ atĩ ya kũiganĩra indo iria ciothe ũngĩkorwo ũgĩka. Ningĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa ĩhũthĩragwo, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya harĩa ũrahutia na kĩrĩa ũrahutia. Ngĩrora haha ndĩrona ici nĩ ciana irathoma, na koguo macini ta ĩno nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrĩtwo ũrĩa atĩ ciana ci ngĩhota gũthiĩ nenda-inĩ kana gwĩka maũndũ marĩa matarĩ ma rika rĩacio. Kũguo mwarimũ wao kana ũrĩa ũramathomithia nĩ abatiĩ gũkorwo ena ũmenyo wa gwĩkĩra kando maũndũ marĩa megiĩ ciana cia rika rĩao, na iria citarĩ cia rika rĩao. Na magaciga kando atĩ ciana ici citingĩhota gũkinyĩra ũndũ ũrĩa matabatiĩ gũkorwo magĩkinyĩra. Na ningĩ ciana ici nĩ cibatiĩ gũkorwo cibundithĩtio harĩ kĩrĩa mangĩona na kĩrĩa matangĩkorwo makĩona.

Rĩrĩa nguona ũũ, ndĩciragia ũhoro wa kũhũra biacara. Mũndũ ũyũ ndĩrina haha ngathĩti-inĩ ĩno, nĩ mũndũ ũrĩ igweta, na mũndũ ũĩkaine mũno ũhoro wĩgiĩ biacara, nĩ mũndũ ũrĩa ũrutaga mawĩra maingĩ, mũndũ ũngĩkũhe ũtaro, mũndũ ũngĩgũteithia kũmenya ũríĩ ũngĩiga biacara, nĩrĩ ũngĩiga, nĩ ha ũngĩiga na nĩ mbeca irĩkũ ũrabatara kũiga biacara ĩyo. Ningĩ mũndũ ũyi no agũteithie kũmenya nĩ atĩa wega nanĩ atĩa ũru, ũhoro wĩgiĩ biacara ĩrĩa ũrenda kũiga, na no ahote nginya gũgũteithia ũrĩa ũngĩka maũgwati mangiumĩra. Mũndũ ta ũyũ, nĩ arehagwo nginya kuonanio nĩ andũ nginya ũkamũthikĩrĩria nenda-inĩ, rĩrĩa ũrathĩnĩka kana wĩ na thĩna biacara-inĩ yaku, nĩ ũmũthikagĩrĩria kana ona ũkamũũria ciũria ciĩgiĩ biacara ĩyo na agagũteithia. Koguo rĩrĩa ingĩmuona, ndĩciragia ũhoro wa ũrĩa ingĩhingũra biacara yakwa na ĩthereme, na ingĩmũbuatĩrĩra ona ningĩ ndĩmũrie ciũria kana thikĩrĩrie motaro make, nĩ njũĩ atĩ no hote kũhingũra biacara njega na ĩthereme, nĩ kĩo ingĩmuona, no ngene nĩ kũmenya atĩ biacara ĩrĩa ngũiga, ĩna thayũ na nĩ ĩgũkorwo ĩkĩndehera umithio mwega.

Rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ mũndũ hihi ũmomoreirwo kũrĩa aikaraga. Tondũ mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũtumia ũrũgamĩte handũ hena tĩri mũingĩ, kana mahiga maya ma tĩri na mwena ũria ũngi nĩ ndĩrona indo ciake cia nyũmba, nĩndĩrona kĩndũ ta mĩarĩro ya ũrĩrĩ, indo ta ikondoro na macuka. Ũguo rĩrĩa nguona mbica ta ĩno, kĩrĩa ingĩciria nĩ atĩ mũtumia ũyũ niamomoreirwo kũrĩa hihi araikaraga. Maita maingĩ ũkoraga andũ mamomoragĩrwo nĩ gũtuĩka atĩ nĩwakĩte hakuhĩ na bara, kana ũgaka mũgũndainĩ wa thirikari, kana hihi wakĩte kwene na mwene atarĩ na tha agoka agagũtharĩria na agakũingata. Koguo rĩrĩa ingĩona mbica ta ĩno no njigue tha mũno kuona mũtumia ta ũyũ amomoreirwo handũ ta haha, na agatigwo nja na indo ciake cigatigwo nja nĩ ũhoro wa kĩeha. No ningĩ nĩ ũkoraga he andũ mahutagio mũndũ akagĩa na ngoro njega, mũndũ agateithia mũtumia ta ũyũ akamũthamia akamwakĩra handũ kana akamũhe handũ angĩikara. No atarĩ arona ũteithio, mũtumia ta ũyũ nĩ athiaga kambĩ-inĩ iria itwaragwo andũ arĩa matarĩ na ũikaro.

Rĩrĩa ndona ũndũ toyũ, ndĩreciria ũhoro wa kũrwara, kana ũhoro wa kũrigitwo. Haha nĩ ndĩrona nĩ thibitarĩ na aya nĩ atumia maikarĩire morĩrĩ makĩrigitwo kana makĩrorwo nĩ marĩgĩtarĩ. Thibitarĩ nĩ ikoragwo na rumu nyingĩ mwanya mwanya, iria cikomagwo nĩ andũ arĩa arwaru ũkoraga ĩmwe nĩya ciana, imwe nĩ cia athuuri, ingĩ cia atumia na ingĩ nĩ ndukanu, ona ningĩ nĩ gũkoragwo na mwena wa andũ arĩa arwaru makĩria gũkĩra arĩa angĩ. Ona ningĩ nĩ gũkoragwo nginya na mwena ũrĩa atumia maheagĩrwo ciana. Rĩu haha ngĩrora mbica-inĩ ĩno, ndĩrona marĩgĩtarĩ, marĩ haha makĩrora mũrũaru ũmwe arĩa angĩ maikarĩte thĩ metereire kaanya kaoo ga gũkororwo. Maita maingĩ nĩ ũkoraga atumia matirwaraga mũno kana ona mangĩrwara nĩ hinya ũmenye mũtumia atangĩthiĩ thibitarĩ athondekwo. Atumia nĩ marĩ hinya mũingĩ na koguo ona mangĩrwara nĩmerutanagĩria mũno matigathiĩ thibitarĩ. No haha nĩ maroneka nĩ mokĩte kũrorwo hihi mũndũ athimwo kana no akorwo ena mũrimũ ũrĩa areciria no akorwo naguo, agathimwo na akarigitwo gwĩ tene mũrimũ ũcio ũtanatuĩka mũnene.

Ũyũ nĩ mũthenya wa gĩthuurano, na harĩ mbica ĩno, nĩ ndĩrona andũ magĩthuurana kana magĩikia kura ciao. Mũthenya ũyũ nĩ ũkoragwo na bata mũno, harĩ rũrĩrĩ inĩ rwakwa nĩtondũ andũ nĩmahotaga gũcagũra mũtongoria ũrĩa marenda kuma ũrĩa mũnini nginya ũrĩa mũnene. Ningĩ o haha nĩ hakoragwo na thigari kana arangĩri na arũgamĩrĩri angĩ arĩa matigagĩrĩra atĩ gĩthurano gĩkĩ nĩgiathiĩ wega na thayũ na gũtirĩ mũndũ wahota kũiya kura, na ningĩ nĩ matigagĩrĩra atĩ kwĩ na thayũ, na o mũndũ o wothe ũrĩa ũkwendaga gũcagũrana kana gũthuurana, tondũ nĩ gũbangagwo raini kana auma wa mbere nginya wa mũico nĩ matigagĩrĩra atĩ andũ othe nĩ mathurana na kura ciothe nĩ ciatarwo, ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno nĩ tondũ, inyuothe mũngĩnyitana na muge mũndũ ũrĩa mũrenda nĩ mũgũikia kura cianyu na mũndũ ũcio mwenda niwe ũgũcagũrwo. Ũguo nĩ kuga, ũndũ ũyũ wĩ bata mũnene mũno rũrĩrĩ-inĩ, tondũ gũtirĩ mũtongoria ũngĩrũgama atarĩ mũcagũre nĩ andũ, ona ningĩ, atongoria ene nĩ mahotaga gũcagũrana magecagũra kana magacagũra mũtongoria ũrĩa ũngĩ marona wagĩrĩire.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mĩtĩ na nĩ ndĩraririkana rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ ndarĩ cukuru. Mwarimũ nĩ atũheire mũtĩ o mũndũ na agĩtwonia harĩa ũngĩenja irima rĩaku nohote kũhanda mũtĩ ũcio. Ũndũ ũyũ wa kũhaanda mĩtĩ nĩ wonekaga ũrĩ ũndũ mũhũthũ mũno, no nĩngĩ nĩ ũkoragwo ũgĩbatara ũmenyereru wa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda mũtĩ ũcio no uunĩke kana ona tĩĩri ũcio ũnyitĩrĩire no ũitĩke kana ningĩ ona maĩĩ maku no maitĩke kana makorwo matekũigana marĩa ũrenda kũhũthĩra. Mũthenya ũcio ũrĩa ndahandaga mũtĩ wakwa nĩndarĩ mũkenu mũno tondũ rĩarĩ riita rĩakwa rĩa mbere na ndarĩo mwana mũnini, ningĩ rĩrĩa ndaũhandire nĩ ndawĩĩtire nginya rĩtwa rĩakwa, no hĩndi ĩyo ngĩũhanda nĩ ndagereire tũmathĩ na tũnini tondũ rĩrĩa ndatarũraga karatathi kau ka mũtĩ ũcio, tĩri ũcio nĩwaitĩkire onakorwo ndwaitĩkire wothe no ndendaga kũũhanda wĩna tĩri wothe, no ningĩ mwarimũ nĩ anjĩrire hatiarĩ na thĩna onokorwo nĩwaitĩkire bata warĩ atĩ tĩri ũcio ndwaitĩkire wothe, na nĩ ndahotire kũwĩkĩra thĩinĩ wa irima na ngĩthika wega na ngĩitĩrĩria maĩ makwa ũrĩa gũbataire

Rirĩa nguona mbica teno, ndĩciragia ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wa ciana ta ici ndĩrona haha. Handũ haha nĩ haroneka nĩ handũ hena gĩko mũno, ona nyũmba ici nĩ ironeka nĩ nyũmba itarĩ njega, nĩ nyũmba ciraingĩria nginya maĩ, nĩ nyũmba ciĩna heho, na nĩ nyũmba nginya ciĩna gĩko kĩngĩ mũno. Ũngĩrora haha bara nĩ haroneka hena takataka nyingĩ mũno, hena gĩko gũtarĩ kĩega na ningĩ na haroneka nĩ hatenderu, na hena maĩ na matooro maingĩ. Ciana ici no cikorwo cigĩthaka na no matenderũke magũe ona momĩre. Ningĩ ona no ũkore ona, mũndũ ũrĩa ũraruga irio ndarahota kuona maĩ matheru koguo no aruge irio na maĩ matarĩ mega, ona ningĩ rĩera rĩa handũ haha rĩrĩa ciana ici ciragucia. Gĩko gĩkĩ nĩ kĩrĩ mũrukĩ ũtarĩ mwega, ũguo nĩ kuuga ona ciana ici rĩrĩa cikarĩte handũ ta haha nĩ ciragucia rĩera rĩtarĩ rĩega na mũrukĩ ũtarĩ mwega. Ũguo nĩ kuga atĩ ciana ici nĩ raithi mũno kũrũara kana kũgĩa na kĩndũ ta homa nĩ gũkorwo atĩ, mĩena ĩrĩa maraikara ti mĩena ĩna thayu mwega, na ti mĩena ĩna ũgitĩrĩku mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ aciari aya no nginya makorwo nĩ marahinyĩrĩrĩka.

Haha nĩ thibitarĩ na nĩ ndĩrona hena mandagĩtarĩ. Ningĩ nĩ ndĩrona kana gaikĩtio macini-inĩ. Haha ngĩona kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, nĩ kuona atĩ macini ĩno ĩikagio mwana ũrĩa ũtakinyĩtie thikũ cia gũciarwo. Ũguo nĩ kuga kana gaka ke haha thĩinĩ, no gũkorwo gatikinyĩtie thikũ ciako cia gũciarwo. Rĩu ngĩrora mandagĩtarĩ maya mahũrĩtwo mbica maikarĩte mbere ya macini ĩno, kuonania atĩ thibitarĩ ĩno ĩna macini ĩrĩa ĩngĩhoita gũikio mwana angĩkorwo atakinyĩtie thikũ. Ũyũ nĩ ũndũ mwega wa kuonia aciari, kana mũtumia ũrĩa ũngĩkorwo akĩheo mwana, kana etereire kũheo mwana, na hihi mwana wake ndakinyĩtie thikũ, gũkũ nĩ kũmũheaga mwĩhoko atĩ ona mwana wake angĩkorwo atakinyĩtie thikũ, wega atĩ no ahote gũikio macini-inĩ ĩno, na ahote gũkũra wega nginya akinyie thikũ ciake. Mandagitarĩ maya nĩ maroneka makenete ũguo nĩ kuga, nĩ mendete wĩra wao na mendete gũtungata nginya ciana. Ona macini ĩno nĩ ĩroneka nĩ ĩigĩtwo wega, nĩ theru na nginya nĩ yandĩkĩtwo rĩtwa harĩ mũndũ ũrĩa ũtangĩhota kũmenya nĩ ya wĩra ũrĩkũ, ũngĩthoma hau nĩ ũkũmenya nĩ ya wĩra ũrĩkũ, na ũrĩa ĩteithagia mwana ũrĩa ũtakinyĩtie thikũ.

Handũ haha ndĩrona andũ mararũrũngana makĩenda kĩhooto, no harĩ ũndũ toyũ kana mbica-inĩ teno, harĩ maũndũ ma bata ndĩrona, wambere, thigari ĩci nĩcibatiĩ gũikara kĩhingo-inĩ kĩu citekwehera ũũ nĩ tondũ nĩcikũhota kũgirĩrĩria andũ ta aya kũingĩra kũu thĩini. Andũ ta aya marĩ aingĩ ũguo mena marakara maingĩ, no maingĩre handũ ta hau na magere ngero, kana mathũũkangie indo na meeke maũndũ maingĩ matarĩ meega, niingĩ andũ aya nĩmaroneka nĩmakuĩte maandĩko marĩa maroya na igũrũ kuonania ũrĩa marenda ũguo nĩ kuuga ũcio nĩ ũndũ wa bata kuuga ati tonginya maarie no marũrũngane na maandĩke maũndũ mao nĩgetha ũrĩa ũbatiĩ kũigua nĩegũthoma na amenye ũrĩa andũ mareka, ũcio nĩ ũndũ ũngĩ wa bata nĩngĩ, ona gũkorwo kwĩna kĩhingo ta gĩkĩ nĩgiteithagia mũno atĩ andũ matingĩhota kũrũga na niingĩ nĩkĩragirĩrĩria mũingĩ toyũ kũingĩra kana ona thigari ta ici gũkorwo cikiuma nja na ningĩ nĩkũgiragĩrĩria mũndũ gũikia kĩndũ ena kũu nja nĩgũkorwo atĩ noaikie kĩgũthe mũndũ ũũru na gĩcoke kĩgere mũndũ ũmwe ngero.

Rĩrĩa ndona ũndũ toyũ, ndĩciragia ũhoro wa ũgwati ũrĩa ũngiumana na maĩ ta maya makorete nyũmba makaingĩra nginya thĩiniĩ. Makĩrĩa nyũmba iria cikoragwo ciakĩtwo ciĩ thĩ citoekete igũrũ. Maĩ maya, nĩ raithi mũno maingĩre nyũmba mangĩingĩha makĩria ma hau. Ningĩ no makorwo mathiĩte makahinga nginya barabara kana ona haha marĩ, no gũkorwo nĩ barabara ĩgeragwo nĩ andũ no maĩ maya nĩ maingĩhĩte nginya magathinga barabara ũguo nĩ kuga andũ arĩa mageraga haha matingĩkorwo mena handũ ha kũgera. Ningĩ ĩno noĩkorwo no ndemu ĩrĩa ĩtahagwo maĩ, no ningĩ thaa ici maĩ maya nĩ maroneka mena gĩko mena matooro ona makũrĩte indo imwe na mahuti mangĩ matarĩ mega. Ũguo nĩ kuga andũ arĩa merĩgĩrĩire kũnyua maĩ, kana gũtahia maĩ haha ma kũhũthĩra kana nĩ kũruga kana nĩ kũhũra nguo matingĩkorwo magĩteithĩka, tondũ maya nĩ maĩ mena gĩko mũno. Ona ningĩ haha atĩ ona mũndũ no arware nĩgũkorwo atĩ maĩ maya mena gĩko kĩũru na no marehe mĩrimũ ta marĩria ona kana taiboindi. Ũguo nĩ kuga atĩ ingĩona maĩ ta maya ndĩciiragia ũhoro wa ũgima wakwa wa mwĩrĩ ũrĩa itangĩenda gũkorwo ngĩkuhanĩrĩria na maĩ mena gĩko ta maya.

Rĩrĩa nguona ũndũ ta üyũ, ndĩciragia ũhoro wa mwana mũrwaru. Ũyũ mwana nĩaroneka nĩ mũrwaru kana ndaraigua wega mwĩrĩ-inĩ wake, nĩaroneka atwarĩtwo thibitarĩ nĩ mami wao, nĩgetha ahote kũrorwo. Haha tũrona ndagĩtarĩ agĩkorwo akĩmũthima, hihi aramũthima ũrugarĩ wa mwĩrĩ, kana ũrĩa ngoro yake ĩrahũra. Ũngĩona mwana ta ũyũ mũnini ũguo, maita maingĩ, nĩwega kũmũtwaraga thibitarĩ, rĩrĩa wona agĩcenjia, kana rĩngĩ nĩ mũikarĩre, kana mũthakĩre wake, tondũ kana ta gaka gatingĩhota kuuga nĩha haragatura, kana nĩ kĩ kĩũru nake, no ũngĩmũtwara thibitarĩ, nĩahotaga kũrorwo na akarigitwo. Nĩũkoraga atĩ, ciana nini, ona cĩngĩkorwo cigĩturwo nĩ handũ, na mũndũ aage kũmatangĩkĩra, nĩũkoraga angĩ ona nĩmakuaga. No mwana angĩtwarwo thibitarĩ rĩrĩa wona nĩacenjia, kana nĩũrona ndaraikara ũrĩa aikaraga, ũngĩmũtwara thibitarĩ, nĩatangĩkagĩrwo, na agathondekwo harĩa hangĩkorwo hakĩmũgia. Mwana ũyũ nĩaroneka nĩahũrĩkĩte, na nĩaroneka ndaraigua wega, na mami wao nĩoyete ikinya rĩega rĩa kũmũtwara thibitarĩ , nĩgetha arigitwo na akiuma hau, akorwo ee mwega.

Haha ndĩrona nĩ thibitarĩ, na ũyũ nĩ mũtumia ũũkĩte na mwana wake. No ũkore mwana ũyũ nĩ mũrwaru na ndaraigua wega, kũringana na ũrĩa nyina amũnyitĩte, nĩ aroneka mwana ũcio ndaraigua wega. Ũyũ nĩ ndagitarĩ na nĩarenda kũmũtheca cindano kana hihi kũmũrora ũrĩa mwana ũcio ahaana. Mwana nĩ endaga kũrorwo weega nĩ ndagĩtarĩ akarorwo ũrĩa ahaana na akarigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩngĩ mwana mũnini ti mwana wa gũthiĩ kũgũrĩrwo ndawa tondũ ndũngĩmenya harĩa haramũtuura. Ũguo nĩ kuga mũtumia ũyũ oete ikinya rĩrĩa rĩega rĩa kũrehe mwana thibitarĩ tondũ ndangĩmenya nikĩĩ kĩũru na mwana gũtuike atĩ no athiĩ amũgĩrĩre ndawa kana ooke amũrigite we mwene. Ũguo nĩwega gũtwara mwana thibitarĩ akarorwo na akarigitwo weega, ndagĩtarĩ ũyũ nĩaroneka onake nĩaroya ihinda rĩake wega kũrora mwana ũyũ na kũrora nĩkĩĩ kĩũru nake na kũmũhe ndawa iria ciagĩrĩire. Nĩ kwagĩrĩire ndagĩtarĩ gũcugurikĩra mwana wega, na kũmenya nĩkĩĩ kĩũru nake na kũmũhe ndawa iria ciagĩrĩire, tondũ mwana ndangĩhe o ndawa oyothe nĩ gũtuĩka we ndangĩhota kũrora ndawa wega ta mũndũ mũgima.